Kae tang'o anguro. Anguro manindo gi nyithinde ma dhoth koro kae tang'o mana ng'ama pidho anguro. To ng'ama pidho anguroni, odwa pidho anguro nikech ousogi ouso ring gi anguro koro mae ohala, ohala mar pidho anguro gi uso anguro.